Keeta dupoto oleng teniyiolou ilomon oipirrta oloing'ang'e amu teniyiolou naaji lelo omon naindim oltung'ani aterretenayu amu iyiolou tenaa kerishata enchan ashu tenaa kerishata olameyu ore ake peipimi oloing'ang'e neyiolouni ajo erishata enchan naindim naaji oltung'ani aterretena etu elotu enchan atuturo olchamba lino nipik endaa atua neeku naa olchamba tayari niaku tenelotu asha naa kepuo nena aitubulu inonok abulu aitobiraki tenaa erishata sii olameyu indim naaji uh aisudoi endaa ino endaa naaji uh nikindim uh aitosha tina rishata pookin olameyu nipik naaji atua irkomben ashu enkae wueji ake nindim naaji atipika nianyu enchan nianyu erishata ena pookin olameyu meishunye paintayu taa niaku enetipat teniyiolou eh enetiu oloing'ang'e amu inakata imoku naa ina kibelekenyata oloing'ang'e tenkata enkiremore niaku lelo omon taa naaji nanu aidim atolimu taata tena rishata.

Keyieu niata eng'eno naaji enkisuma nagut oleng matejo naaji indima aishu sukuul e chekechea nintoki aishu sukuul e sekondari pailo taa enda sukuul eshumata aa university ashu college aisumea esiai e survey ore ena naa esiai sidai oleng amu tenasiai naaji indim atayiolo atoora enkop ashu atoriki poking'ae enkop terisioroto anaa naa enayieuni niaku eisidai ena siai oleng naa keyieu eng'eno nagut ilang'eni ake naaji oidim naa ashom ataas ena siai tenijio asipu ena pisha ore kulo tung'anak otii ena pisha negira daa akeyie aing'orr ena kerai egira naa adung'oki enkop ashu egira aliki eneim orpolosie lenye naa kemitiki ena ajo naa sinanu elopuo naa ilarrabali apuku niaku embaye sidai ena oleng naret iltung'anak oleng naa keyieu eng'eno nagut oleng.

Tenadol ena pisha arashu enadol enakop kuna kujit nabanji ore embaye nalotu indamunot ainei naa inkokua ashu olari sapuk otasha neing'uari olchamba ashu nekeri enkop ang'as aing'ua etu edaareki pejo sinanu naa peponunui adaare tolari neku ina baye naaji nalotu indamunot ainei uh embaye sidai ena oleng niaku ore enakop nitodolu ajo enkop nadaare inchoorei uh kedung'idung'i neng'as inchorei aapuo aanya enchoto nabo ore peemut neponu naa aitoki anya enkae shoto ore ena baye naa sidai oleng enakata duo naa interu aramat inkishu amu meitoki naa intokiting torrok naijio olameyu naijio ilameitin nainjio naa moyiaritin enaa oltikana atum inchore inonok mitoki sii inkishu inonok ashulare naaji nkulie kishu onkulie ang'itie ashu nkulie kuapi naidim aitasuro emoyian.

Tenaing'orr duo ena pisha oleng naa kaidim atolimu atejo ore oltung'ani ladolita tena pisha nolduka sapuk oshi oitasheki eh imbaa eilata ena ilata ongarrin aa fuels tolosho le kenya ele turrur oshi oji EPRA niaku ninye adolta tenewueji tenaitoki sii adol nadol petrol station uh enoshi enkampuni naji total nadol olaini sapuk loltung'anak egira naa aing'oru eilata teina petrol station enijio duo adamisho oleng naa ketii apa orkekun obo lotaa eilata kiti tenkop ashu te seuseu tenkaraki olarrabal otii enkop e Ukraine o Russia tenkarake naa tofauti enye asi nisho naa ina metaa ore iloshon oshi oishoru eilata ashu eitayu eilata ashu oitayu eilata netu naa etumoki aitayu eilata enaa enaishia neyau ina metaa ketii eilata neilep sii bei eilata niaku ninye taa adolita tende.

Tenasipu ena pisha oleng naa kaidim naaji atejo ore embaye nagira aasa tene naa ketiiki entoki naji mass registration naa ore media natoosho ena pisha naa media naji nairobi news neeku ebaiki naa ore ena siai ashu ore ena sotunoto olomon ashu ena registration negira aasa te nairobi niaku elelek naaji aa iltung'anak egirae adung'oki inkipandeni elelek sii egirae naaji ae register iltung'anak metaa voters elelek sii uh kegirae ake aas enkae census akeyie duo pookin naidim sirkali ataas kake embaye ena naa eh keyieuni nelo poki tung'ani aaku tenebo okulo opisani niaku enaidim naaji nanu atolimu aninye aidim atejo nchere ninye naa nagira aasa tenewueji idol ajo aikumok iltung'anak naleng.

Eitishipisho ena bae oleng amu tenisipu kulo tung'anak naa etiu kuna kilani enye enaa le kulo sikarini oshi looji le Kenya Navy, laa ore ninche naa kulo oshi sikarini loorip enkop ashu olosho oje ashu eenkop naje tiatua naa irpolosien tiatua enkare neeku ninche taa kulo lotii eneweji etioi ninche pared egira aimach naa tinijo duo asipu oleng nelek aa enoshi kata enye emusho nabolori naji passout idipa ninche naa aidipa koose enye, neeku naa ninye naa ena nadolita neeku lilo sikarini naa kulo logira aitashe teneweji, neeku nenea baa naa nau aidim atejo eipirta naa ena siai ashu eipirta naa ena pisha.

Keeta ena baye tipat sapuk oleng uh tenidol ena siai naa ore iltung'anak lidolta tene naa etii isapukin le ministry naje netii uh kulo ang'eni oji engineers ninche oota naa project nagira abol elelek aa ujenzi endarasa naje elelek sii aa ujenzi orbaribara ashu enkae naake project sapuk esirkali ore enidol kulo tung'anak egira naa ae commision ashu abol ina project edol eh embendera e kenya teine wueji onkarrna naa naigero ajo kang'ae ol contractor oishooki ina siai naa kanu etaboloki naa kang'ae naa oshomo abol niaku nena baa taa naalio tenapisha naa enetipat ena baye oleng amu ore maendele tomuruan nembaye nailepunyie maisha oltung'anak nisho naa iltung'anak eh minoto maendeleo kulingana oropiyiani nagira alak sirkali a task neku enetipat oleng ena baye temurua naa nanu natii.

Ore ntokitin nadolta tenewueji nang'as naa ninye alimu ajo adolita computer kuna naji laptops nadolta esimu enkaina nadolita sii enkae abila ake esimu naji tablet naitoki sii ata adol eh empisha tenebo o logo le kenya revenue authority aa TIMS one solution, multiple device anchere elimu ena ajo naa ninye nikilo autaa piilo naa alimu ashu ilo ajing ele turrur naa oitasheki esotunoto e kodi tolosho le kenya niaku nena tokiting adolta tenewueji ore orkioma le KRA norkioma sidai oosita esiai sidai aninye naa osotu iropiyiani nebung'aki naa kenya esiai e uchumi tenebo naa esiai e maendeleo kitodolu naa nchere ajo ore sirkali e kenya naidurra tesotunoto ekodi.

Kelotu indamunot aainei embaye naa enchumata ooropiyiani ashuu embaye naa napuoi aaomonu iropiyiani tiatua kuna benkii sapukin ashuu kulo tururi looidim naa aishoi iropiyiani neeku nejia taaa wtiu imbaa newku kaidim naaji nanu atejo keisidai esiai nashumi iropiyiani amu ekishukokino nena ropiyiani naa ekipuo aaret pookin naa nalo aaku itii abori ashua ore entoki edukuya nindiim atushumie naa atua imbeenkii

Tenadol ena pisha nelotu indamunot aine iltung'anak lorkuak inkabilaritin naapaasha toslosho lekenya ore kuna tasati naagira arany tenewueji neitodolutua naaji enaa intasati edialo najo cost orkuak nidialo naji kost nalotu indamunot ainei tenadol en baye keisidai esiai oleng orkuak mm loontung'anak amu ore eimu orkuak naa indiim aatayiolo einiang'ua naa inkabilaritin kumok ooltung'anak ore sii eimu esiai orkuak naa keidim naaji iltung'anak aetu aing'ura orkuak loontung'anak oopasha enatiu neisim aatalaka iropiyiani neeku keisidai esiai orkuak oleng keretisho naa keitudupaa naboisho

Tenadol nanu ena pisha nadol empeut naidim naaji inkishu atookie enkare nitobiruaki ena peut tenkoitoi e kisasa naa nchere ketii orpaipi loyaki lopik ena peut enkare netii ewueji neokie inkishu naa sapi ore ena peut naa eesishoreki duo oleng arashu eitodolu ajo etutu etuturoki towuejitin naa nemetii enkare mataa keitai anaa ewueji e public ena ashu ewueji e public naokie inkishu naa enkare neaku aisidai ena peut naa kebiko osii nidimieki naa ataramata inkishu anchoren intare isirkon inkishu inkamiyani nenan taa abila ong'uesin naidim atookie ena peut enkare nore sii sininye tenkewarie naa kidim ake naaji ing'uesi entim ayetu atook enkare tenewueji amu kebolo naa poki rishata niaku ina baye taa naaji nalotu indamunot ainei tenadol ena pisha.

Ore embaye etipata piyas eh eimu ena baye naa ore pee idol ashu piilo ewueji naa eh egirae uh anyanyasa inkera ashu egirae ake airony tenkoitoi nabo ashu tenkoitoi are ashu tiae oitoi naa indim naaji ataa kindim aaku iyata ereteto niyaki keetae inamba oshi naa kewoshi pesho awoshoki ilopisani lonkera loidim aaku ekipuo aret tenilo naa airipoti neidim iltung'anak neinyial inkera eimu inkoitoi kumok oleng eimu enkoitoi orkeek oitemerisho eimu enkoitoi eh enutai onkera kutitik eimu nenkoitoi eishori inkera isiaitin eton akutitik nore kuna baa pookin naa kepuo kinyume o haki onkera naa kenare nibung'i kulo tung'anak neisitaari nepuoi naa airony amu keinyialita naa neaku kuna naaji nanu atolimu tenadol naa kuna pishai.

Kaidim naa atolimu ajo kanyoo nagiraasa tenewueji amuu tenadol ena pisha nadolita oltung'ani naa ogiraa atum services ebenki eimu esimu enye enkaina, egira naa aata naji services ebenki naji ene equity. Aaore iata esimu ino enkaina naaindim aidownloda app ebenki nias naakee imbaa pookin tiatua ina app ino. Indim naaji eeh aisilenu iropiyani, indim aitai iropiyani natii atua account nindim airruwai iropiani tiatua account ino airriwaki olikai tung'ani neaku meata entoki nimindim ataasa naa iata ena app e equity ashu iata esimu ino pookin enkaina aaindim aibung'ie oembenki ino, neakuu ore enaoitoi neenkoitoi sidai oleng' naa keretisho ore itii ewueji pooki nitii naaindim naa aing'ura account ino atoripo naindim sii aitai iropiani terishata pooki nabaa anaa eniyou.

Tenadol nanu ena siai eh nairriwari iropiyiani tesimu ashu ena siai e mpesa naa kadamu esiai sidai oleng naitaituo apa iltung'anak le kenya ashu natujurrutuo apa uh kenya enkop edukuya petana ena naji online ashu mobile phone transfer asory, mobile money transfer naa embaye apa ena sidai oleng nataa iteleliaka iltung'anak esiai te maisha amu ore tena kata itii enkop nitii naa kidim oltung'ani airriwaki iropiyiani nilo aitai tesimu ino nidung'ie duo intona naaba anaa niyieu nidung niaku embaye ena naitishipisho oleng nembaye ena sidai naa oleng niaku adamu nanu airriwaa iropiani uh airriwayie enkata kumok naa ore inye oshi taata enkata kumok netaa apa mekure aitai iropiani tesimu tesimu ake aasie esiai pookin arashu alakie huduma pookin nayieu neaku ina nanu adamu.

Kadolta nanu enkaji sapuk oleng naigero kenya power nadolta si ewoi nanyori neaku nona tokitin nanu adolita taa tenapisha na kaidim atolimu mbaa naipirta kenya power ore kuna na nkopisini e naipirta kenya power na ninye olturur oiriwaa ositima meshomo na nkwapi pooki tolosho le Kenya ore naipirta kenya power na keretisbo oleng amu ore oshi taata meeta embae naidimi ataas meetai ositima tolosho le Kenya na irbiasharani na kitegemea ositima neaku na embae nanu aidim atolimu ashu ninye adolta tenapisha amu enetipat oleng enkampuni e naipirta kenya power igero si ltunganak enampuni esiana neaku inosita kulo tunganak enkurma eimu inaampuni neaku enetipat enaampuni e naipirta kenya power tolosho le Kenya.

Kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa naa tena pisha ashu naa tenewueji ore ena mashini naa emashini ena naiken iropiyiani naa intadoiki ake iropiyiani atua ena mashini nikinkenaki ajo kaja nena ropiyiani eisulaki duo enoshi kataa naa iyata iropiyiani kumok ore piaku iyata iropiyiani kumok naa emashini ake nainjio ena naidim aikena amu tenelo naa oltung'ani aaku inkenita nabo nabo, nab nabo naa kepuo aaya erishata sapuk nelo naa abaiki nitu naa ayiolou esiana onena ropiyiani inonok niaku ina mashini adolita tene naa emashini naa sidai oleng.